ore tenadol ena, na kaitadamu inkolongi oshi natae osirua na tenkop ang, natejo tena osirua etae tekanisa ashu tenkang naje, ashu a naake osirua lemurua etae, niaku kaitadamu nena rishat nishop iltungana ingilani sidain nelo nitanyanyuk iltungana inkilanik matejo aa inolmarei ashu aaa kenakuaya, neshipakino na iltunganak epuo ninche arany, niaku kajo na nanu osirua etae tene amu elio na ajo etishipate kulo tunganak,,na aa kuna tasati ebaki na arusi etae enkiama, arashu etae ake osirua lotae tene weuji, niaku kaitadamu nena rishat naoshi isidain nashipakino iltunganak.

Ore na ena kisapuk tenkopang amu ore ltunganak lenkopaang na lairemok neaku ajo nanu ore esiai naloto dukuya tenewueji na enoshi rishata natuunishore ltunganak ashu laremok neaku inarishata na ena napiki enkere napuka neasi entoki naji drip irrigation akepuoi aimaa nepiki ntapuka naa enkare aa irpaipi eimieki abori ntamuka na esiai sidai ena kitobir oleng ntapukanilo aitubulu nelobaiboriraa enkare nemelo aikilikwan oltungani loloito apik ntapuka enkare kesidai oleng enasiai tolchambai sapukin .

Ore na embae nalotu ndamunot ainei na enoshi kata olari teneaku etasha enchan oleng amu kenyoriju oshi enkop nebulu nkujit naijo kuna na kaitadamu oshi enchipae sapuk naata ltunganak aisul irmasaai amu keeta naoshi ninche nkishu nakenyor ninche kre pesha na kenyoriju nkujit netim nkishu endaa nanya nesapuku neaku keeta ninche biotisho, metiu ana enoshi olameyu nemeeta nkujit na keoshi nkishu onkulie kishu eang neaku sidai ena oleng ena na kitiship oltau nakesidai e chan amu ninye nayau nkujit.

Oree naa enasiai naa enkiremore naloito dukuya tene. Keisidai enkiremore oleng' amu keishoru endaa nelo aisho iltung'ana iropiani naa teneaku etekesutua endaa tolchamba. Neaku ajo siinanu enetipat oleng' inasiai naa ore ele kakuyiaa ashu enkokoyia etii ninye olchamba lenye negira airemisho, elio naajo epikita naa olchani ashu ajo nanu fertilizer naakeitobirr inatoki oleng' enkulupuoni amu keitubulu oleng' intapuka nelo aisho enkulukuoni biotisho peyie ebulu intapuka aitobiraki netumi endaa tesapuko naa neitobirr naa olosho aishoru iropiani naa. Neaku esiai ena sidai naitishipisho oleng'.

Oree naa tenadol ena oree intokitin naalotu indamunot naakaitadamu naa inchugulini naatai anaake. Easita kulo tung'anak isiaitin enye inchugulini enye, elio naa eloito kila oltung'ani enchoto naa naloito, elio nkera esukul, elio iltung'anak lotii ildukai ainyang'isho, netii loomirita, netii naa sokoni natii boo tine, elioo ilainyang'ak loogira aagelu intokitin naayeu, netii ilamirak inewueji neakuu keitodolu naajo eloito olosho dukuya, epuoito iltung'anak isiaitin. Neaku naa esiai sidai ena amu easita iltung'anak siaitin enye, isiaitin naa eanaake nanareake neas kila oltung'ani.

Ore naa embae nagira asa teneweji naa nchere naa etii ngarin kumok naa najo nanu imatatuni natii eweji nebo, neeku ijo kitayu staj oongarin ena .netii naa iltunganak loogira aamana tenkalo ineweji ,ebaiki nepoito iltunganak inchugulitin naapaasha ,netii naa lopoito ajing atua nena arin ,neeku ina naa nagira aasa teneweji. epoito naa iltunganak inchugulitin enye naapaasha ,netii ngarin natii ineweji naanap iltunganak aya wejitin napuo ninche.

Ore naa embaye nalotu indamunot aainei naa esiai Eramatare oonkishu ashuu inkineji amu ore ena siai kaitatadamu enoshi kata epuo Eramatare tianga netaa enkop olameyu mekure etii enkare neeku ore enoshikata etasha tiang neeku meekure etii enkare nelo neitadokini inkujit inewueji nashetuno nelo oltung'ani aitumia neeku ajo naa nanu enetipat ena baye oleng amu keisaidia ilairemok nelo sii aisaidia inkishu pee meye aasioki nelo aisidia inkishu biotisho naaitobiraki neeku ina paajo enetipat oleng ena siai naa kaitadamu naa Eramatare tenalo adol